Ũndũ ũrĩa ũkaga meciria-inĩ makwa ndona mbica ĩno, nĩ ũrĩmi wa ngũrũwe. Na haha mbica ĩno ĩratuonia mũrĩmi kana mũgũri wa ngũruwe, ũria ũgũthiĩte akoya ngũruwe kana akenderio, kana akorwo nĩ cio arĩmaga. Ngũrũwe nĩcitũteithagia gũtũhe indo ta nyama, kana ngothi ya cio na nocitũhe, nĩ cikoragwo cigĩciarana, ũguo cigakorwo cigĩteithia mũrĩmi kũgĩa na ũtonga mũingĩ.

Ũndũ ũrĩa ũrangenia mbica-inĩ ĩno nĩ kũona atĩ mbeũ njĩthĩ nginya airĩtũ nĩ makoretwo makĩamũkĩria ũrĩmi na njĩra nene, tondũ hau gabere andũ nĩmaronete ta mbeũ njĩthĩ magũkorwo magĩtiganĩria ũrĩmi, no nĩmarĩkĩtie kũmenya atĩ ũrĩmi nĩ njĩra ĩmwe nene ya kũrehe ũtonga bũrũri-inĩ witũ. Mbica-inĩ ĩno tũrona atĩ mũirĩtu ũyũ, nĩ akoretwo akĩhanda mbegũ nyingĩ cia mĩmera ngũrani ngũrani na ũgakorwo nĩ ũndũ ũmwe wa gũkenia maitho.

Rũrĩ rũrĩrĩ-inĩ rwakwa ũrĩmi wa ng'ombe nĩ ũkoretwo ũkĩamũkĩrwo na njĩra nene mũno tondũ, ng'ombe nĩ njĩra ĩmwe ya gũkorwo ĩkĩonania ũtonga tondũ mũndũ nĩ akwendia iria, kana akendia ngombe nĩ ũndũ wa nyama, ona kana ngothi yacio, tondũ nĩ cikoragwo ngothi yayo nĩ ĩkoragwo ĩgĩthondeka iratũ kana mbagi ona rĩmwe nguo, kũringana na rũrĩrĩ rũrĩa rũrahũthĩra ngothi ĩyo, rũrĩrĩ-inĩ rwakwa, ng'ombe nĩ cikoragwo cikĩheyo irio cia kũgũra kuuma nduka-inĩ, kana ũgacitinagĩria mahuti na ũgakorwo ũgĩcihe maĩ ma kũigana, na rĩrĩa ciarwara ũgakorwo ũgĩciĩtĩra ndagĩtarĩ agakorwo agĩcihe ndawa cia mĩnyoo na ndawa, na rĩrĩa ciakinya gũciara ũgakorwo, ũgatigĩrĩra atĩ nĩ cia ciara na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire, na hena ndagĩtarĩ wa gũkorwo akĩrora, kana njau ĩyo yaciarwo, kana nĩ njega.

Kĩndũ kĩrĩa ndĩrona kĩa mbere nĩ kori gaka ke haha ngari-inĩ ĩno. Wa mbere, ndamba ndamaka kuona kori gaikarĩte gĩtĩ-inĩ kĩa ngari, no nĩ ndĩrakorwo ngĩkena nĩ kuona atĩ andũ nĩ makeretwo makĩamũkĩria ũrĩmi na njĩra nene. Na ningĩ kuona ngari nĩ kũratũma ngoro yakwa ĩkene mũno, nĩ kuonania, ona mũndũ ena ũtonga tondũ ngari nĩ kĩndũ kĩmwe gĩa kuonania gũtonga. Nĩ marakorwo makĩamũkĩria nginya ũrĩmi nĩguo makorwo magĩthi na mbere gũciarithania ũtonga wao.

ũndũ ũrĩa ũrathi nambere mbica-inĩ ĩno, tũrona ĩno nĩ thoko, na kwĩna heho mũno tondũ nĩ ndĩrona gĩbii kĩihũrĩte kuo, na nginya ũrĩa andũ mekĩrĩte nguo tũrona kwĩna heho nyingĩ mũno, wa mbere nĩ ndĩrona ngari ĩno ĩhaha ĩihũte mboga, nĩ kuonania ngari ĩno ĩratwara mboga ici thoko, kana haha ngari ĩno ĩrĩ nĩ thoko, ũndũ ũngĩ ndĩrona nĩatĩ kwĩna ngari ingĩ ciĩ hau thutha, nĩ kuonania nyũmba ĩyo ĩhau thutha, nĩ kambuni ĩ thoko-inĩ, na kwĩna andũ mararuta wĩra thĩiniĩ wa nyũmba ĩyo.

Ĩno nĩ nĩ nyeki, mũthemba ũrĩa wa kũraiha. Ĩkoragwo ĩkĩhandwo mũno mũno njĩra-inĩ, kana no ũmĩhande nginya mũgũnda. No ũkoragwo ũrĩ wega ũmĩhandĩte kũndũ gũtarĩ na irĩma, handũ haraganu, nĩ ũndũ wa kũmĩgetha. Tondũ ũkĩmĩgetha, ũkoragwo ũkĩmĩgetha na tũragita tũrĩa tũcokaga tũkamĩoha wega, nĩguo ũgakorwo ũkĩhota kũmĩendia. Nĩ ĩhũthĩkaga, nĩ ĩhũthĩkaga kwĩ nyamũ, ta rĩu ta ng'ombe, ũkamĩhe ĩgacihe nyeki, ũgacihe nyeki ĩno.

Mũirĩtu ũyũ nĩ gũkama arakama. Mũndũ akĩrutwo gũkama-rĩ, wambere agĩrĩirwo gũkorwo na wendi wa kũmenya gũkama. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, nĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo e mũtheru, tondũ gũkama mũndũ ahũthagĩra ahũthagĩra njara ciake. Koguo njara ciake ciagĩrĩirwo gũkorwo cirĩ theru hĩndĩ yothe arakama. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, moko make nĩmagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na maguta. Tondũ akorwo matirĩ na maguta nĩmagũkorwo makĩharũra rũnyondo rwa ng'ombe, na ng'ombe ĩyo nĩĩgũkorwo ĩkĩgĩa na kĩronda kĩrĩa kĩngĩtũma ĩgĩe na mĩrimũ mĩingĩ. Ũndũ ũcio ũngĩ nĩ atĩ, hĩndĩ ĩrĩa mũndũ arakama nĩagĩrĩirwo gũtigĩrĩra atĩ iria rĩothe rĩrĩa rĩ mũkama mũkamo-inĩ ũcio wa ng'ombe nĩrĩathira, nĩ tondũ ũngĩmenyeria ng'ombe kũmĩtigagia iria no ĩkorwo ĩkĩgĩa na mĩrimũ ĩrĩa ĩngĩtũma ndĩkagĩe, ĩrĩa ĩngĩtũma ng'ombe ĩyo ndĩkarute iria ũrĩa yagĩrĩirwo kũrĩruta.

Ici nĩ njui cia ngũkũ. No ciendio cigana ũguo cirĩ na ningĩ mũrĩmi no eterere cikũreĩ nĩguo cikorwo cikĩmũhe indo ta matumbĩ kana nyama. Na ningĩ no ũciendie cirĩ o nene, na ningĩ nĩcikoragwo cikĩheyana thumu igateithia kũhanda kũu mũgũnda-inĩ.

Wa mbere nĩndĩrona andũ makĩhanda bendera ya bũrũri wa Kenya, koguo, maũndũ marĩa maroka meciria-inĩ makwa nĩ atĩ, hĩndĩ ĩrĩa bũrũri witũ wagĩaga na wĩyathi, kana hĩndĩ ĩrĩa warĩkirie kwĩgwatĩra wĩyathi kuuma kwĩ mũkoroni, andũ nĩmanyitanĩte mũno, na tha ici maũndũ marĩa me bũrũri-inĩ ũyũ, nĩmaratũma mbeũ njĩthĩ, marũrũngane, gũkorwo makĩhũranĩra wĩyathi wa bũrũri wao, kuuma kwĩ mũtongoria wa bũrũri, ũrĩa akoretwo akĩhaicia mbei ya indo ta, ũgima wa mwĩrĩ, indo cia kũrĩma na maũndũ mangĩ maingĩ. Agakorwo akĩambatĩria igoti kwĩ indo nginya cia kũrĩa, na mbeũ njĩthĩ nĩmakoretwo mena ihoru mũno na magakorwo makĩrakara, tondũ hĩndĩ ĩrĩa twagĩire na wĩyathi kuuma kwĩ mũkoroni, nĩtwamenyete atĩ ithuĩ ta bũrũri no twĩrũgamie na tũkorwo gũthondeka maũndũ maitũ, twĩ ta bũrũri tũnyitanĩte, no tha ici bũrũri witũ...